Ore ena daa naa kaidim ainosie toonkoitoi naapasha. Ore enedukuya naa kaidim ainosa emukate naidim ake sii ainosie olrgali neton ake ishaa tenainosie olmushule.

ore inkera tenkalo enkiguran na keshipakino oleng' tenishori metadalata ninche maate, metae olikae tung'ani botor ojing'ita erishata ninche, na keshipakino si tenishori intokitin enkiguran, nidol peshipa nekweni oleng' na ore olkuak lena kwenia na kipindi nitodolu enchipai sapuk oleng',

Ore teweji neboreki tontaoni naa keatai imbiasharani naapaasha nalelek naa idol ake easita iltung'ana, ore biashara edukuya nalelek naa eyerata o ndaiki, naa inepu ake iltung'ana eyaita nkutiti daiki naijo ilmosor, neyeri ilmandasini tene oo nchaini. Ore enkai biashara naa keatai iltung'ana odung'oki iltung'ana imboga, idung'udung'oki oltung'ana imboga nimiraki taata, enkai biashara ina nalelek naasitai too ntaoni. Ore enkai biashara naa inepu iltung'ana loata iwejitin neripieki inamuka, naa keripaki iltung'ana inamuka, nepik orangi inamuka ai biashara ina naasitai tontaoni. Ore enkai naa inepu iltung'ana teneweji estage o ngarin omirakita iltung'ana inkariak, ompisukuti, iswitii, imbiasharani naijo nena.

Ore oshi taata peasitai ena naa tenkarake ketaa keata iltung'ana isiaitin kumok neaku, kegol etumo iltung'ana, neaku ore ake ena rishata nabo natumo iltung'ana naa kenyok atishipanato, neoshi impishai peyie eaku endamunoto nalo pooki ng'ai eata te simu naa ore sii ena siai edijitol naa ninye nagira aitiship olorere amu keshipakino olorere neitumia kuna simui sapuki e dijitol aitobir impishai naa keaku endamunoto nidamunye kulie tung'ana.

Ore tene naa ele sinkir ing'as aitobir, naa aintadoiki eilata naitoitua nincho meteyiarayu, ningil aibelekeny, niyer metaa mugie nintai etaa ilo keo, niwang'ie nipik esaani. Ningil taa taata ayier enkurma nincho enkare meitoutu, nipik impusio niyer ore pee eoku nidotu sii nipik esaani. Nintobir taata ena kiti najo kachumbari aintuku ilnyanya okitunguu, opilipili. Nidung'udung, adung'udung inkutiti nipik esaani nipik kando teilo saani lino lotii ena daa, ele sinkiri welde gali, asi neaku etaa sidai.

Keshaa ake neisom oltung'ani ajurru inkoitoi naibalieki too nkoitoi e dijitol nadung'ieki iropiani e sile anaa branch o tala. Amu ore peitusom atumokii, nemeindim atayiolo ajo kaji eikuni pewuonuni asotu kuna ropiani teneaku inchelewe eitu ilak. Neaku kesidai ake teniyiolou ajo kaji eikuni elaata ekuna rupiani.

Keitodolu ajo keatai emasho naje natii ene, amu keatai indaiki naapaashipaasha, neatai entasat naake etiu anaa eishorita iltung'ana endaa, netii siake ilewa loinoto siininche indaiki, neaku keitodolu ajo emasho naje natii ene.

Kenarikino pii naisom enkikoo natii impala o rupiani esile eton eitu adumu esile, amu ina kikoo ninye naidim atorikoi payiolou ajo ke rupiani nabaa aishori naa tolkekun obaa keishaa peyia aku atalaa.

Eeh aitumia kuna mashinini eserkali nayeu nitukuny tolkimojino naa ore eneiko peasisho kuna mashinini, ilkigerot lolkimojik ninche edumu amu ore ilkimojik, nemenyaanyuk ilkimojik le likai tung'ani o likai. Kepaasha pii, neaku lelo kigerot lolkimojik ninche eyiolounyieki tenaa keyie anaa meeyie.

Ore tolkerenket le Homa Bay, ore moyiaritin nayau keeya oleng too nkerra naa imoyiaritin oo nkoshua. Naa tenkarake, ore ele kerenket le Homa Bay naa kenyikita enkare sapuk Victoria.

Ore ena siai naa ilewa ake nanu atodua easita oleng', neeku ore naaji mapendeleo nanu naata naa piitukuji ntomonok metang'amutu siininche ena siai amu adol nanu anaa esiai sidai naa keishia nenare siiniche intomonok.

Indim naaji aitodua enikuni peeyeri ndaikin napaashipaasha aa ntai pokira iboitata tene wueji neyerishoreki ashu intodol impishai o fidioi e yiarare te youtube.

Aitumia kuna mashinini natukunyi tolkimojik, nkatitin kumokm nashomo aing'oru embaata te sipitali, naitumia sii te rishata eoshoto ekura. Naa kaidim atejo, kenare pii teneitumiai kuna mashinini.

Ore ena daa naa indim ainosa too nkoitoi napaasha, indim ainosie inkiri, aa inkirir o nkishu ashu inoo ntare, nindim sii ateyiara ake, nintobir apik ilnyanya okitunguu, ninya ake etiu neija.

Ore piyeu nekingeri te mradi e serkali e biotisho e SHA, naa keyeuni niata enkitambulisho ino nilo inkofisini e SHA nekingeri, nekipiki ina mradi e serkali nimooki alak pooki apa naa ore paa nkera ninche eyeu nipik, neyeuni neata impala einoto naitodolu ajo kengera inono.

Ore emurua natii naa kenyor iltung'ana indaiki naijo; kule, inkiri, olgali, eetai ake ilonyor olmushele, nenyor ilkulie inchapatini.

Ore ena na keyau olarabal tialo nanu olelatia ai, neaku keishaa pii paitabaiki olaingwenani lemurua naa kaidim atabaiki olaigwenani aimu olpayian loitasheki olkiu ashu alo enkofisi olaigwenani nainosaki nanu openy eneikununo.

Kaigero nanu te nkipirta e serkali e biotisho naji SHA naa ore enaiko pee aitumia naa ore pooki apa, nalakita impisai. Neaku ore paamoi nanu, ashu enkerai yai ashu olpayian lai, naa ekiwuo ake sipitali nekitegelutua nemeeta kulie pesai nekilak ebaiki ake yook pesho.

Ore oloirerio, neivaa peiturrari tepooki wueji amu keyau enyamali tialo biotisho ang. Neaku ore pee eata ole latia enking'unyung'uny naipirta enkinukaarato o lererio, naa ekiaki ilo kilikuai olaingwenani le murua neret iyook aitabaiki ilarikok.

Ore eneinyalita iltung'ana easishore impirai naa teneaku keiturra tepooki wueji. Naa keidim naaji atapaash ina naa teneaku keasishoreki ake impirai ore peidipi, neiturruri apik ewueji nabo, asi nepeji.

Ore nanu ara emwalimui enaiko paaliki inkera enkibelekenyata oloing'ang'e naa kaitodol ividioi naitodolu inkiasin naa ninche nagira ayau enkibelekenyata oloing'ang'e naliki sii eneikuni peepaashi nena kiasin.

Ore nabo emutu naaji aa kiata enkiroroto nanu olmwalimui le nkerai yai, king'oru enkoitoi nekindim ataretie ina kerrai, naa kajoki olmwalimui metonyua aisho enkerai esiai sapuk enkisoma nalotu aas tiang. Nanyok sii nanu anaa entoiwoi aretu ena kerai tiang' metaasa ena siai omeidipa.

Ore isinkolioitin ladol anaa iletipat oleng, neata iloshon opaasha, naa isinkolioitin loisisieki Enkai. Amu keata iloshon opaashipaasha isinkolioitin sidan opaasha enkipirta oisisieki Enkai.

Ore tenayieu nayolou imbaa pookin enkitobirare naa keata embuku naaji naidim aisoma aa olning'o ashu bibilia amu ore olning'o neigero nesira imaa pookin naipirta enkitobirare, neaku ore ina siai pookin naipirta enkitobirare naa kaidim ainoto te mbuku olning'o aa bibia.

Eeh kayiolo pii esidano teneasishoreki ilng'anayio loibooyo enutai te klinik o ntomonok na keitamok iyook ilkitarini eneikuni teneasishoreki lelo ng'anayiok we sidano siii teneitumia aashu teneasishoreki lelo ng'anayo oibooyo enutai.

Kesidai eudoto o nkera tialo biotisho enye amu keetai imoyiaritin naa ore peyie eudi enkerai ake aa kiti nemigil ina moyian aikata aibung' ina kerai te nkishui enye pookin. Neeku ajo nanu kesidai ake eudoto o nkera.